Ore entoki nagiraa aasa tene netasha naa ,etuunishoteki teinakop neeku naa ore ena shan neinyal endaa kake etiu enaa endaa etuunoki negirae, nesha ninyel endaa. alafu kajo doi kenkwashen eunitoi meinyala nkwashen ,neeku ore pee emitikini pee mitoki enchan ainyala, kajo pee eitobiri wejitin neeim enkare tenesha pee mitoki naa ainyala endaa.

Ore entoki naitiship tena siai naa itum enkaji sidai ningil nipik ntokiting inonok, nemeshaiki naaji endaa tenintayu tenkop ,meitoki ashaiki naa endaa ino mintoki atum ina shida eweji nipik endaa. ore enkae itum atipika endaa ino eweji alafu nenya ormarei lino aitobiraki toonkolongi neitu iunisho. ore tenkae keisidai ena siai amu iyie ake oitobirie meyieu sii oltungani eji oshomo aisumiya pee intobir neeku kajo doi ninye amu iyei openy olo aas toonkaek inonok. nitoki sii aku Kiko iltunganak metaasa siaitin enche toonkaek enye mitoki aisumbuaaya .

Ore ena daa naa ndaiki kuna naamirr iltung'ana jii matumbo epiki paa kedung'idung'i nepeji aaitobiraki, naa kemekok amu tekuna wuejitin emiri, te kuna townini ashuu sokonini aa ore enaikoni naa kedung'idung'i ake nena monyit, kuna sapukin etapejoki taa, netii shimbi ine wueji I kachumbari irnyanya oonkitunguu nadung'udung'o naa ninya endaa sidai oleng kake eyieu naa neiyiolou ajo kainyio eteyiang'aki amuu ketii naitamuoi nkoshuaa oo ltung'anak kake keisidai ena daa oleng ijo ake nkiri.

Ore angas nakangasa adol oltungani egira ainyangu endaa ino kitau ana enkurma osukarini ninche egira aitau, kaata nanu nitokitin are tenasiai amu mitoronok taatoi enasia nilo ainyangaki ormarei lenye endaa napuo Anya duo tiang namatoronok naaduo amu tegira aitobir entoki nkera enyenak egira ayaki endaa na kanyor nanu inabae kake ore engae kaiba enabae amu tenemeeta ltunganak ropiyani nemenya na aigil nyoo endaa, mitoki anya ina daa amu meeta na ropiyani na iyolo ajo na endaa nainyanguni ena toropiyani neaku ore nai kajo nai pajoki ltunganak peyiolou atimirisho nenya endaa enye neaku ore ake peaku keeta esumash nepuo ayau tolchambai lenye anya neaku ina nai esiadai teneaku na meetae iropiyiani kake ninosieki endaa.

Ore ena siai ore entoki nalotu indamunot tenadol ena toki naa kodoota ajo enkerai ena nanoto ina kiti moyian oshi naji kwashakoo, kake kaata oshi nanu intokitin are nayiolo kiidim, idimayu naa esumash neeku keeta inkera esumash oleng',niteru aatum inakiti moyian amu keeku naake nena kuti tokitin ake enyaita naa tenaa oloshoro naa kiko inkera metaa keeta ina kiti moyian. Ore enkae kodoota ena kigira aishaiki enkerai, ore kuna kifaa nai naa kepoi aingoru neriki enaa keton meriki midimu noonkotonye neriki aitaduaki iwojitin neidim aanotie endaa, naa ore sii oleng' peetum inkera ina moyian ekwashokoo naa esumash oleng',etala endaa eton aakiti ore ake peebulu niteru amoyu naa, neeku ore naa entoki nanu najo peelikini sirkali peetumoki atodol ajo kuna kera ajo midimu intoiwuo enye netumoki aanoto indaikin naanya.

Ee kekumok irbungei tolosho le Kenya ekwanza irmaasai, ore enikijo orkerenket le kajiado etii na loloo Sunkuyia nakengira aas esiai sapuk oleng' ore tenarok na kayiolo Aramat, Tongoyo lolotung'anak lolo ogira aisaidia yiok oleng' kake ore amu itejo kalo ng'ae ketiu anaa palimu irbungei muj lolosho lekenya kayiolo nanu oleng' anaa Parashina keasita lolotung'anak esiai ashet irbaribarani ore ole Sunkuyia itobira irbaribarani lewuaso logira aisaidia yioK oleng'.

ore ilbulabol loota enkitingoto e USAID naa kepuo saii kuna angitie enaa olkerenket lesamburu, netum naaji inkutiti kera naidim aisuma , ore enkae kegira aret itunganak aisho iropiyiani nisum inkera enye, aisaidia pee etum sii niche anoto enkisuma, tolkerenket muj lekenya kulo tunganak leton etu ilepu penye pee eliki eniko tenitumiaya nenakishu enye pee iteru sii niche biashara.

Ore naaji enaikunaki oltung'ani keyieu ninyang'u enkaji to rkiooma le benki e NCBA kengas naaidim ayieolou ajo kengas aata bank eina benki neeku kengas aaku keeta ina benki ninye openy. Ore peeku naa neija neeku naa neisadia nelo ine wueji ning'uraa tenaa keeta iropiyiani naatipika ina benki peetumoki naa aanoto enkaji tinewueji . Ore enkae, kidimayu dii nelo neyau loon oo ropiyiani teine wueji nelo aitobirr enkaji enye.

Ore Safaricom na etiu ninche anaa irkuti tunganak oinotote nejo aitobir enkampuni enche natumoki aitumaki ltunganak ore enkampuni esafiricom naa enolainini na kisaidia oshi ltunganak tenireu ropiyani inonok ainyalaa na kidimi atushuku ore orkiomo le safaricom naa keeta lolo ainini laidim atooshoki ltunganak etii enkae kop na indik ake atooshoki ltunganak linyi esimu amu lainini naa eeta kulo ooshokini tosimu neaku kidimi aisaidia ltunganak tenepuri enkang ino na ilo ake nilimu na kidimi atusuj ntokitin inonok

Ore qr code na keeta mbaa uni amu kidimayu tanakata ore qr code na ijo entoki ino esiri keeta mbaka oshi enatoki naitumia ntokitin sapukin naji wozap na tenetumoki oltung'ani nilang' ina qr code ino na ketumoki oltung'ani ning'orr ntokitin niasita iyie tesimu ino nemetoronok inakata nimintumia ltung'anak kulie neeta ntokitin aare neaku indim iyie nintobir qr code ino metaa enelo oltungani nilang na kidim atadua neaku entoki sidai amu ijo entoki esiri nimifaa peyiolou oltungani atadol ajo kanyio iasita tesimu ino.

Iyilo ropiyani eboo keetae irmtandauni lora kajo nanu layiolo ora are laidim aterea arewaki ltunganak linyi ropiyani itii nkwapi eboo arashu kirewakini eetae western union na kidimi atereu ropiyani kutoka aipangunye ropiyani tonkwapi eboo orkerenket le kenya ore enkae ore sininye keetae enkae mtaandao naji paypal e ketii nambai nipik esimu ino na eneponu ropiyani kakebkidimayu na kifaa niata enkiti app enkiti mtandao lesimu laingori loji binance aterewa nona amba neshukuni najo nonatokitin are na nidim.

Ore ore ore ilturruri naa intokitin sidain amu eji ore saai ilturruri naa ketiu ake siinye anaabenki kake kepaasha tewueitin are amu ore benki naa iropiyiani ake indim atipika nianyu mitumia benki iropiani inonok ne metumia benki iropiani inonok uh aaku kegira aituma eh aitumia iropiani inonok nilo iyie ayau akumok kidogo penyo ashu eh tesian onkolong'i nitung'uayie iropiani inonok te benki kake ore olturrur naa kepaasha amu ekindim iyiok atotoni kira iltung'anak tuseme esiana oltung'anak tomon nekijio naaji ekindim atipik olturrur lang nekijo ekipik olturrur lang eh inkishu ore kuna kishu nikinyiang'utua tosiaitin oropiani te tos matejo kinyiang'utua apa kuna kishu toropiani naabaya inkeek inkalusuni mia ore pedaa kuna kishu naa keek keponu ake atum keponu aatum iropiyiani kumok kumok naa keifaidi ke ekitum faida towueitin are amu nabo ekitumoki niking'as uh apik olturrur inkishu naa kidim atushuku iyio atushukoki iyio inkulie kishu matejo inye inkishu lipong'a nidima atoishoto nikimirr ina lolo asho lenche neekitum iropiani kake intokitin naa nikidolita ina paa sidai olturrur keeku ekidolta intokitin ang anoona nikigira aduaya iyio logira.

Aibung'a nanu irpoyiani kumok, kumok oleng openy. Kake aibung'a akeyie nanu inkalusuni mia o amisini openy. Kake ore iropiyiani naa kifaa iyiolou ajo kai inkunita amu metoni iropiyiani toonkaik. Neeku ifaa niyiolou orreten, iyiolo eton etu itum kuna ropiyiani ning'as ayiolou ajo kaji igira apik kuna ropiyiani inonok. Ore piiyiolou, metaa ore ake peeku itum inakata, nitumoki aidapasha iropiyiani inonok apik iwueitin naai kiindim aatushukoki iropiyiani toonkolong'i kulie. Amu ore ake peetoni iropiyiani toonkaik naa ketumi ntokiting kumok naidim aawaita iropiyiani. Ore enkae, ore ewueji nadol naai nanu ajo sidai naa piitum atipika biashara ashu aunisho. Ore piiunisho nipik naai matejo irpaek enkop e apik ake tele kerenket le Narok tiang' ake enkang ino nitumoki amu ore ake peeku itipika enkop niking'wikini impesai inonok ore kunda, ore ake peeku etubulutwa irpaek nekishukoki iropiyiani inonok neeku ore ilo shumata naa keeku kitushumakita lelo paek iropiyiani inonok toonkolong'i kumok. Aa iindim ake ashomo aitumia toonkolong'i kulie naa iropiyiani inonok. Ore enkae naa iindim ake atipika siininche nkera inonok sukuul amu olchumata sidai naa

Eikumok ngolikinot naimaa lelo jajii amu, meyieu ninye ningas ajo olalang ele tungani amu keeku naa ingira inyalaa esiai. ore enkae ketum naaji netum oltungani leitu ess makosa pi kake kegirae naa arumoki pee eishooyo ninye huduma enye ajo ketaasa ele tengani ena wena.na keyieu neeku naa ninye kipositive enajo ltungank lekingereza. keyieu naa keduaya ninye openy ajo amaa tenas ena kainyoo naasa. amu kelo nees entoki neeku ninye naa engirae aihukumu tenes entoki torono. neeku kifaa naa nemengas aaku keeta enchoto keyeiu naa inakata egira ayiolou ilo kesi, pee etumoki aitayu ina hukumu enye ena enadolita ninye ajo keitoronok amu keimaa lelo tunganak inchidai kumok.

ore KCB naa ebenki ina naishoyo isilen enaa pee ipikita siyie iropiyiani kebaa iropiyiani nipikita ina benki ore ena benki intumiya oshi oleng' amu ore ena benki naa kitumiya ampaka kuna simui, naa idim aitayu iropiyiani inonok itii ang' , ore enkae naa ekidim aishoo esile oo inkalusuni mia ampaka emillioni, amu keyiolou ajo iwa oshi esile nilak too inkolongi apa naishoo , ore enkae naa igira aisai dia amu ishukoki etii inkulie ropiyiani juu.

Ore nanu naa aelewa enitejo naa itejo kainyee pee etae kitodoluto ena abila tookwapi ,yiolo oshi kulo tunganak oji irmaasai naa keeta nkajijik enche naa kenyora enaa nkajijik ,neeku ore tenaa mira olekaji enye naa idol ake ajo mikingirae anyoraa tina ang. kake ore duo irmaasai naa ltungank loibunga oleng naa ketumoki naa iltunganak looningo laa ore ake pee ilo ororita ina kutuk enchan naa idol ake ajo ekingiare anyoraa kake keeta ina abila tiatua.

ore nanu entoki nayiolo tekaonti enyandarua naa kesha oleng' naa keunishoi naa ikwashen oleng' eeuni ,naa mitobira sii ilbarabarani, neeku metumoki naa igarin ahom ayautu nena dakin enye , ore enkae keisha nepuoi aaliki serkali pee etum aitobiraki ilbarabarani, pee etumoki aishoo iltung'anak isiatin enye netum sii ataas siatin nemir intokin aitobiraki, ore enkae naa ketii imoyiaritin neeku kifaa nepiki isipitalini sidain amukesha oleng' neeku ketum iltung'anak imoyiaritin, naijo cholera, kuna enkare.

Oee emoyian oltua na ndakin naara sukari oleng' anaa mbisukutini irmandasini ekeki nona dakin nayau inamoyian oltau ore enkae na iilat kumok eetae ila naitau kuna naata enatoki naji ee keeta chemical toronok na kidim aibunga oltau nemitiki oltau metoosho aitobiraki ore enkae keyau duo oleng emoyian esukari anaa enkano ore enkano nakwwta inaatoki naji yeast na keeta tenkutuk olashumba na ketii sukari nakeyau inamoyian oltau.

Ore nabo naa ore enkoo e eldoret naa enkop oo kalee enakop oo lumbua ore ilumbua naa enotokito aaibunga kulo tung'ana loo nkuapi eboo nisumate oleng neeku ina nagira aisaidia oleng enakop oo lumbua. Aa amu amaa dii ninye te ntoki nabo amaa eletungani orikito iyiook aa orais naa olumbwani neeku naa kelio ake ajo enkop oo langeni enakop. Ore enkae naa kekwet kulo tung'ana kekwet oleng nepuo nkuapi eboo, neyiolouni apa aa kepuo aakwet nishinda, kekwet oshi ake te kuna kwapi. Nisumate te nkumoki amu, isumate te nkumoki amuu kepuo oshi nkuapi eboo oleng. Neeku ina toki nagira aisaidia oleng enakop oo lumbua neeku ore dii naa king'eni oleng te nkumoki ,ashomo oshi ina kop nadol ajo king'eni oleng.

Ore ilpolisi naa kifaa nerik iyiook naa etiu enaa saai engang',kifaa nerik iyiook enaa saai narikisho oltasat lengank ena duo olpayian lengank. Kifaa naa meeta enjoto sininje, ore enaa saai teneyiou nitayu jukumu toltunganak naa kifaa neyiolou ajo amaa ele tungani naa olenakop ake sininye, mifaa niarisho. Ore ilpolisi naa kifaa nilinta enkop amitiki iyiook Iltunganak loonkuapi ashu iltunganak aruok ooponu aarisho toonkuapi aang'. Neeku ina naai nanarikino ilpolisi peas. Mifaa peeponu aaya iropiyiani nimifaa. Mifaa neya iropiyiani nemenenje, neeku ina naishaakino toopolisi. Ore enkae, ore ilpolisi keyita taatoi ilpolisi intokitin epesho, nifaa sii nitoki aingor esiai olbaribara, tenaa kedol ingarin mitoki aakuet sii, neeku ina ake, nimitoki sii aaya hongo aaya iropiyiani nimishaa toobaribarani naa tenaa ketii oltungani loitobirari naa nakata naa sidai.

Ore kabarak naa enkisuma ake ina eshumata naaidim aishoo nkeraenkisuma sidai ,ore esiai oleng ena enaisabu naikeni naa ketii ninye shumata oleng toonkulie sukuluni, ore enkae naa kisho dei ake ana nkulie siininye ena kotini ,netum inkera siatin naa pee iyaku irwakilini neeku keisaidia oleng, ore enkae naa ore taadei kabarak enolopeny, enolopeny neeku ketrum nkera aisumata tiaraka neeku keisaidia oleng nkera. ena siininye esiai olchumai kuna naji engineering ira naa apake engineer neeku naa keisaidia oleng.

Ore jumia na entoki technology naisaidia ltunganak e petumoki ashomoita aingoru ntokikini enye na kidim ashomo ayaki ntokitin enche tiatua enkaji ewueji natii ekindimi ayaki ,ore enkae na kisaidia oleng kisaidia oleng, kisaidia tesiai e pemikingili atupur entoki ino tewueji nalakwa neaku kajo doi ore inakata egira aisaidia oleng, itinyikayie oleng technology atua biashara amu ore apa na idumunye alo aingoru ntokikini niyol te nairobi nitiye ewoi nalakwa kakee ore taata na ekindimi ake ayaki tenkaji ino neaku inakata kisaidia oleng'.

Ore atua ambulance naa ketii sii ketii ntokitin anaa kuna sii nikindim aisaidia ale eton aiteru aisho inakata naa ketii ake ninye enatoki nikincho enkijepe, netii ilkeek kulo naa likindim aisaidia inakatai pe eitae sipitali. Ketii ntokitin kumok oleng anaa inatoki ee ngumechin pee ekincho nkijepe aitobiraki, ore enkae naa ketii lelo, ketii ilkeek kulo le first aid naa ketumoki naa inakatai aitobira ekincho aitobiraki.

Ore enkatini nabo nayiolo na kayiolo ena eledonyio lesuswa, ore ilo doinyio na keji kepuku apa enkima tiapa neaku kajo ina peegira ltung'anak apuo adol ainguraa ajo kanyio sa pasa apa naikuna peetupukuo inakima, ashu kulo ang'eni kepoitoi ainguraa ajo tanaa kidimi atolili ltunganak petumoki atoliki tinewueji enkop petumoki atoliki kaji pepuku tinewueji atan itu epuku enkima neaku ore ilo donyioo keyioloi Olenh amu kayiolo amu ashomo oshi amu ketii aoa enkima amu ore pesha na kepuru oldonyio abori kepuru tiabori na ina oshi pitumie kulo tunganak aitau enkare neaku na kisaidia oleng tinewueji.

Ore orbungei ore esiai enye naa keikumok isiaitin orbungei amu kayiolo nanu esiana akeyie naifaa orbungei nias pee edoli naa ajo etaasa apa iltunganak lootegelutua .ore nabo ,ore orbungei naa kifaa neyiolou ajo keishoyo bursary aishoyo ropiyiani aisho nkera nemeidim ate, ore enkae naa pee epik nkwapi apa naategelunyeki ositima ,irbaribarani amu ore oshi ropiyiani e county naa kitokini oshi agel aishoyo wejitin anaa bunge aisho irbungei lenkop oshi naitasheki pee etumoki inakata ropioyiani atupuku tineweji neishori iltunganak .neeku ore nabo naa keifaa neeku keishoyo ropiyiani, aisho sii nkera nimidim ate ashu aisho nkera pookin alaaki sukuluni ,ore enkae naa pee eitobir enkop apik enkare nepik sii ositima nitobir irbaribarani neeku ina esiai orbungei oleng ,nelo sii aiteteya eweji enye pee etumoki aanoto ropiyiani tecounty ashu the national government lelo naa sirkali eshumata.

Ore nkera naa kifaa nishori ndaiki sidain naisaidia oleng egira abulu anaa nkwashen kuna naidongdongoki kidogo oo openyopenyo dii nishori kule naa ore nena daiki naa kisaidia peeku ketum, nenya kuna daiki olchamba oleng, nemitikini angas era kutitik , nemitikini kuna daiki kuna nainyianguni anaa kulo mandasini, kitorok nena daikin amu kiteru nkera atum oleng, nepiru , nepiru enkerai eton aakiti, nemesidai ina piron amu emipiron torono yani kifaa nenya kuna daikin olchamba anaa mpuka, inkwashen doi oleng, izo kulo nyanya , niaku kisaidia oleng inakata amu mitoki inkera atum inchidai eton aa kutitik. Ore nkera naa kifaa neyiolouni ajo kingori nkera te te tewueji eton aa kutitik amu ore ake peaku inosa ndaikin sidain eton aa kutiti, naa ore ake peebulu naa kesidanu tenenya kunda kulie daiki.

Ore saai amuu indipa iltung'ana atayioloito ajo keifaa neyai nkera kilinik, ore naa kilinik naa kisaidia oleng amuu kiteruni aarem enkerai oloshi Shani ledukuya peemit imoyiaritin ibung araka amu ore apa ina piidol iltung'ana ibung imoyiaritin araka anaa ore apa miibung iltung'ana imoyiaritin amuu kenya ndaiki sidan enkiteng idim apa neoki kule neoki osarge neeku naa kifaa neudi nkera enaa olchani lepolio amuu meitoki aaibung moyiaritin eton aa kiti mitoki aaibung aasiokisioki kemitiki sii nisho enkerai metagolo, metagolo eton aakiti nemeitoki sii emoyian ejing asioki neeku keisaidia ina oleng.

Ore ilo speaker le parliament etejo ninye eitobiraki ajo ketodoluni esiai toonkitoduarot amu ore naaji tenidol ajo kiasita nanu esiai tendeweji keisidai naa ekindim iyie atoliki atonyorai ajo keisidai taadei ena naaasita netumoki naitoki naaji alo aas inakata, neeku mitokini aata shida keeku nanu ake loitoki ,keduaro naa aduaro speakerni ,ayiolou ajo emaa tenasaa ena siai eme keisidai ,etaasa oltaani naa keisidai ninye ,neeku naa ore ina duata naa keisidai oleng amu ore naaji peeku keesitae orbungei lai esiai aitobiraki nedol ele likae bunkei neeku naa ina dei eifaa nedoli toolarikok pee etumoki naa aatas esiai nabo nadol iltunganak apa lootegelutuaajo keisidai.

Eji ore adani, ore adani naa ketiu anaa keyeu apa neinyang'u ana nkiwanja oshi endeke enaji JKIA E Jomo Kenyatta naaku naa eji ore dei adani naa ketiuanaa keata iropiyiani ilo tunganu kenya, kake keyeu naa apa neyaa ntokitin aang' peaku ore saii iropiyiani weji nikitum oshi yook anaa kuna na oshi naatumi teineweji, naaku na kepo ninche, ninche looya, naaku aramu apa ina najo kulo tungana peisho yoo amaa naa, teneaku apa king'ero ina palai ajo kitonyoraitie ami doi enyorari eton apake eitu enyorari ilo osabu, naaku na kegira lelo tungana aajo peenya iropiyiani kumok apa, kumok ata nemikieta deni e silei enye, neaku ore adani nemee ore biashara enye naa ketoronok oleng amu kegira naii aaku kejo peaku ninche lootum iropiyiani too ntokitin aang' naa keidimai apa nikitalakaki nenia iropiyiani enche too kuna nikindim akae aatosot too wejitin anaa nena nkiwancha enteke.

kikumok inyamalaritin nagira aipirta enkilepata ekenya amuu etaa megira iltunganak airemisho amu neeku ore enaa nadumunu asioki naa sirial bold kikti edaa neeku naa, kifaa neilepieki ekonomi metaa mikibaki kulo tunganak otii abori too iropiyiani, ore sii enae naa ore orais lekenya naa etaa megira siininye ajing atua inkushu aiguraa tenaa kanyioo nagira amitiki iltunganak eunisho ,kidimayu ninye naa esiai e fertilizers ,napiki idaikin enche neeku kikumok intokitin nagira amitiki kulo tunganak iremisho kake keduari ake ilepa akeyie ama naa aa kemiri enkurma iidolaai are kake kegira aitobir.

Ore enaidurra, kidurr na iingati apuo enakop naji keeta oshi ninche nkolong'i nashukunye onatii Maasai Mara neaku na aidura apuo inashoto naji serenketi natii endaalo orkerenket le tanzania ore enkae neaku ore nai enaikuni na peiboripetumoki kulotunganak adol na pepiki petumoki atipik ebatashet aitobiraki enewoi emasaai mara petumoki pemitiki eingat epuo esiai enkare nishori oreyiet nemitikini ltunganak eitoki aitumia lolo reyiet arahu lolo ingat na inaoshi pidol peshukunye atan a sidai enkop ore nemitikini peinyal enkare na petumoki inkat aitumia.